Kit gini mahero ahinya en molos kod ndhandh mar vanilla to gima omiyo ahere en ni en gi ndhandhu moro mamit mokalo kendo oyiengi, oyiengi kata kimadhe mana gi pii kata imadhe gi chak, kata imadhe mana gi chae, kata imadhe gi soda tiwinjo ka iyieng moloyo kendo inyalo kata riyo nyaka odhiambo kapok ichamo gimachielo. Erokamano ahinya, mano egima angeyo kuom gini, kit gini , mmh, en mar vanilla, mit aduwa, kendo inyalo gombo nuori chamo kata ndalo dimiya, erokamano.

Ber ma ayudo kuom tiyo tijni en ni ka akwae maber to obedo machwe kendo ma dende ler kendo onyuol piyo piyo. Omiyo okelo ohala ma piyo piyo, kaendo katere chiro taloso ohala mogundho. Kendo kata chage mit moloyo, kikwae maber, imiye pi maber, chiemo maber maler. Iyudo ka engi ohala mang'eny moloyo kata use no, inyalo loke ring'o, inyalo nyiedho chak. Kendo chage mit moloyo kata chag dhiang'. Marariyo, kata mana piene no nigi tije mang'eny mokadho. Itiyokode e yore mag'eny kata e yor loso bul, loso loso kata sani nyithindo ma somo e somo mobiro masani ni tiyo kode kata maneloso saa, msip, gik mang'ey mopogre opogre ma gini.

Kit ginimahero en molos kod machunga kendo gim aomiyo ahere en nikech en gi ndhandhu mangeny, mamit mokalo, en gi teko kimadhe ogengo tuoche maopogore opogore kaka adhonde mabiro e del, eeh, guonyo guonyo, kimadh eogolo guonyo, otieko gwonyo kata ka gimoro ogwari kamoro to ok dholre kendo kata kichamo to mit ma mit mokalo. Ahere nikech ndhandhu ne mamit no, en olemo ma mit ahinya kata kichame kata kilose kaka ilos emolokre gim aimadho ni. Eeeh, mano e kaka angey ebe ekaka ahere, eeh, kamano.

Gima timre kae manyalo lero en ni ,en butcher mar anguro, miyange anguro kendo gin moseyang mongao kendo ma gin ready, gin thuolo iinyalo chak usgi e saa asaya. Kendo anguro en chiemo mamit ahinya ma kitede ok ochuno ni nyaka iketie moo, iiketo mana, itiyo mana gi gik tedo mathin ,mathin kaka kitungu mikete kata samoro gi nyanya kende. Kanyo en butcher mar anguro ma oseyang midwa usi irito godo jonyiewo, mano e gima aneno kanyo, egima anyalo wacho kuom pichani kendo manyalo lero maber, erokamano

anyalo chamo chiemo niendi, ee ee, kapone ewi yath, alwoke maler, anyalo chame mana direct kamano. Inyodhe kata inyalo lose kode gimi madho kaka juis, kendo anyalo kane kata mana e frij kaka en no, katiyogodo modong' anyalo tiyo godo bang'e. Mmh, ochuoga en chiemo mamit ahinya, en olemo mamit ahinya i inyalo ti kode e yore mang'eny. Inya chame kaka en no, inyalo loso kode juis mi madho. Inyalo kata modong' inyalo kane frij, kendo onyalo budho aming'a. Mana kamano e kaka ang'eyo olemo ni, iluonge noch.

Ber mayudo kuom ti, ber mayudo kuom tiyo tijni en ni ayudo an en ber mabg'eny kabisa ka arito gi maber. Kendo akwayogi maber, amiyo chiemo gi chiemo maber pi modho maber. Ae an gi ber mang'eny kabisa, ayudo anyalo use aloke pesa. Anyalo kawe akete mar pur e puodho, ayudo cham,. manyiwa gi omiya akete puodho cham chiek maber. Kendo cham go anyalo uso, nyalo miya gik moko ma aloko pesa, achulo go kata school fees. Anyalo yudo chak ma madho, chak anyalo yudo kata ma bende auso aloko pesa. Koro tijni, tijni en gi ohala mang'eny moloyo, omiyo amor kode. En tijni en kod ohala mang'eny moloyo, chak, owuoyo maloko manyiwa, mh, ring'o anyalo yang'o seche ma a ginene, ah seche ma miluma ohinga. Ah manyiwa ma akete puodho, cham chiek mabeyo. Chak anyalo madho, anyalo uso.

Gima timre ka, aneno ka chal ma koth ochwe e er, e alwora ma kanyo. Mtokni ma biro koro pi tero, kendo ntiere aneno oridorido moro kanyo ma ok ber ahinya ma fula no ka mtoka no wuok e ofula no to nyalo ridre kanyo marach. Kendo mtokni tuomre, ok ring e yo makare. Ee piny kanyo aneno bur matut ma kata ka mtoka olwarie, tokapar ka onyalo tony kata matin. Omiyo alworano ero aneno ka ok en alwora maber ahinya, ndara no onego olose kata wach ofula man kanyo no, jok man e lwora jatelo man kanyo onego ong'i wachne obedie yo makare. Eh, bungu man tiere piny kanyono ero en bungu mantiere e bwo ndara. Ofula ridre, mtokni kier kendo gibayo wang' yo, ok ber ahinya gi ngima mar ji. En kamano.

Gima bire pacha kaneno gi picha ni, en picha mar ngamia. Kendo en gima mari gima ber ahinya neno mmh, ahere nikech onyalo dak kuonde motwo. Kendo onyalo kano pi kuom higni kata mana adek kapok pi orumo kuome. Pigno inyalo ti godo e diere chieng', en gi chak kendo chage mit ahinya. Ka lure kata gi sigana masewinjo kuom jokma ose tiyo kode mose nene kata mose madho chage. Kendo ringe mit ahinya, ringe kilre mana ka ring aliya. Eni le maber ahinya kendo en gi ohala mogundho en bende, omiyo ahere kendo aneno ka picha ne no mora ahinya. Mano e kaka ang'eyo penjo eki manyalo lero e wach picha ni kendo e gima biro e pacha.

Ah, gima timre kae en ni pi ma okalo e kind gode ariyo mopogre opogre. Kendo loso gimoro kaka vale kanyo, en okalo e dier kite. Aneno ka en pi maler ahinya ma ber kata mana e modho, kata mana e lwok. Otimre e yore mang'e, okonyo e yore mang'eny kabisa. Kendo aneno ko kalo e bunge gi kite ma dongo dongo, uh, mano e picha e gima nyalo lero ka. Uh kendo yien bende oti e bathe e wi kite go eko, en picha ma maridadi ahinya ka ng'iyo. En gi gik mabeyo ahinya ma nyalo kelo kata mana ji kaka jo rochere, manyalo kelo ohala e thurka. Kata kaponi en e thur ka!

Ndalo mokwongo kaparo manatiye tijni eri mokwongo, ne kora norama omiyo pod an nyaka gi tuo mar kor sani. Kendo nokobedo mayot ahinya to ne kaka ne an ng'ama manyo, na vumilia madhi nyaka gimoro wige ariyo. Bang'e naweyo ka koro tuo mar kor obemba ndasi, obara ndasi. Mano e kaka anyalo paro tijno, lakini chudo mare odiochieng' kodiochieng' tok rach ahinya. En mana ni buru thung'i, koro buro donje ng'wechi, uh gine buru donje ng'wechi. Mmh, kori rami, kochopo otieno ithung'. Mago e gik ma aparo kaneno ka aneno tijni. Aparo kaka ne gima notimre na mokwongo ka natiyo tijni.

Kembe mang'eny osebedo ka chudo e yor mbui, ee to gisebet ka gigeng'o midhiere mang'eny. Kaka kuo ma ng'ato samoro dinoni e wang' yo mayi pesa kendo okawo nyaka ngima ni. Ober kabisa nikech kiore to ok odhi oko nyal lal, olal mana kapo ni iore enamba ma rach. Omiyo osekonyo wa mang'eny, osekonyo oganda mang'eny e yore mang'eny mopogore opogre. Emomiyo antahero yor mbui ni moloyo yo mora amora, kaka golo e bengi iting'o e ofuki idhi godoe ot. Samoro ja njore ose neni, ose dinoni mbele, odhi ogoyi, omayi omenda. Mmh, mano emomiyo ahero yo mar oro pesa e yor mbui ni. Kendo nikech ose kelo golonwa dhier ni mang'eny.

Kaparo ndalo mokwongo mane akwongo tiye tijni eri, ne adhi nadhi golo pesa e bengi pin wiya nowil godo mar bengi mane atm odonjo iye manabet gi shida mang'eny ahinya ka kadina mar omenda omoko e i bank mana kendo jok ma ne i bengi go ema nokonya momiyo agole mane gimaparo kaneno gini eri kinde mokwongo manatime tijni.

Gima timore kae, kaeri en duka ma ng'ato okete gike ma ouso kendo kastamas biro mopogre opogre ma nyiepo. Kendo aneno ka kastaman ni chalo mosechule pesa, kendo ondikone e otas, mang'iso ni osechudo mondo gidhi gi gik moko e yo makare. Ma onge wach moro ma nyalo luwe bang'e. Uuh, mano e gima aneno ka timre kae, kendo aneno ka ochudo indikone risit. Otas ma nyiso ni osechudo.

Weche ma en kon nengo e iye kaeri gin nyinge mek bengi mati mondik kae. Kaka Equity, KCB, Standard Chartered, nikech gin gik ma lich ahinya konyowa e yore mopogre opogre mar keno, yor holo, yor kungo. Uh, mano e yore man kod nengo maneno kae, weche man kod nengo maneno e iye kae.

Joma ang'eyo en gin baba kod nyathi manigi nengo moloyo. Baba nigi nengo mar bedo wich mar ot, gikmoko mopogore opogore kaka chiemo, school fees, rwakruok kod yore mamoko modong' ma ok anyal wacho. Gi nyathi bende nigi nengo nikech nyathini eri e ber mar dak kendo e ber mar keny kendo bende e ohala mang'ato yudo e i keny kaeri. Magi gikmaneno kanyo gi nengogi kaka awachono.

Gini konyo e ngima mar pile ka pile kata e kinde ma kende e yor konyo joma tuo mohingore, kotero oringo go totero mapiyo mondo oyud thieth. Kata jogo mo mine ma dwa konyore oringo godo kata matuo ahinya, kata ma konyruok otamre kamoro. Giringo gidhi dwaro godo konyruok e suptal machielo ma iparo ni konyruok nyalo yudre. Ee okonyo oganda e gik mang'eny ahinya sana sana mek tuo, accident kotimre kamoro, uh ee gi gik moko ma tindo tindo mane yore mek thieth. Mane ber gi gima gi mane ber ginie, kaka ang'eye.

Gima anyalo lero ka en ni jii nitiere e od bura kendo jotelo madongo dongo kaka jangad doho maduong koro somo ne jii chike kaka onego girit chike ka girito godo jogo ma gitelo ne kuonde mopogore opogore e weche mek dak, weche mek dongruok, ohala, kod gikma tindo tindo, moko machielo kaka skul fees, dongruok mopogore opogore e kor gwenge. Mano ekaka angeye pichani